Ee ore embendera ekenya neata mwain onguan e ore emuabedukuya naa e orangi orok nakitadolu emua yiok nikiata a lafrikani, neatae orangi oibor ore orangi oibor na kitadolu eseriani, neetae orangi odo nitodolu osarge apa oibukori ,neata orangi onyori nitadolu ina ee nitodolu nai ntimi ashu osero .

ore embae e dukuya naa kee eeh eeh kaing'uraa nkardasini enyenak ashu impala emnyenak. eeh naitoki eeh aikilikwanishore paatumoki atayiolou ajo kebaa enkariyiano naata haswa tee eeh tina tina toki naisumea ore tinewueji natumoki taa tayiolo ajo eeh kebaa enkariyiano enye ashu kebaa ketaasa ena siai tenkata nabaa

Ore enabae nake kelio ajo ore enakerai na enkerai kiti, nake entua, naake ibelekenyate kuna baa oleng temurua ai, ore sirkali negira aretoki, epikita incheriani sapukin ah njere ore ake pee intunut enkerai kiti, nikiayieki sheria sapuk oleng, nake ibelekenyate si kuna baa amu etaa keei inkera sukuul netum inkera eng'eno, neeku nelikini inkera batisho natii tenetum enkerai kiti ashu teneeku enkerai kiti entua.

Wore ena baye, naa ke itodolu ajo ketii orbuket lenkima, naa ketii enkarri e ambulance. Wore ena naa enkarri oshi ena naisaidia akuatie iltunganak naaji sipitali, peetumokini aatasaru, netumoki ainoto embaata tesekunoto.

ee ore sukuul orkijanani e nakel boys neidima aah ashomoita eidima ashinda sukuuluni kumok oleng eeh aah ore sii sukuul orkrjuodo, orkrjuodo boys neidima sii ninche aisula te nkesha ee weranyare eshomoita eshomoita level sapuk oleng tele aari.

Eh ore enaaolmarei naakee keifaa eh ore osesen, keifaa ninya endaa sidai natii nutrients ashu balanced diet eeh neifaa sii eeh nias mazoezi peetumoki osesen aatosidana neifaake sii eh nintulia ah ashuu eh peetumoki naaosesen atosidana .

Ore esiana oo univasitini tolosho le Kenya naitengenisho esiai oldakitarini, loo nkishu naa ketii university of Nairobi. etii Egerton university, etii my Kenya university onkulie university kumok, ele Osho le Kenya.

Ore irkeek lemoyian ebiitia, naa ketumi ake tosipitalini, naa ore kulo keek naake ekisaidia oltung'ani, peyie i boost ashu pee peretoo oltung'ani, aisaidia tenkaraki naa enyamali ina moyian, peyie etumoki nai oltung'ani agila atobiko irkulie arin, neeku kisaidia oleng nai peyie ibooyo naa nai ashu pemitiki inkulie moyiaritin, kake netumoki ilo tung'ani atobiko.

Eeh, kesipa kenarikino nireten kewon piyolou olkekun tenebo o intarikini e Ina safari ino peyie melo ake neking'ua enteke naa nebaiki nintumia iropiani kumok ing'oru Ina ticket neaku kenarikino oleng' nireten ake.

Ifaa nirrerren iyie kwansa indamunot inonok, niger nena duat sidan niata ning'oru naji enkolong sidai, nitumore orkitok lino, ashu teneetae nai entumo nitumoki nai nilo ninosaki nena baa sidan niata tenkanyit sapuk oleng, peyie etumoki orkitok lino atoning'u nena baa.

Injere njere kesipa kimutie ilolan oirriuni tonkwapi eboo, amu ekeetae inkoitoii kumok oleng naimieki, yiolo ajo ore ilolan oing'ua nkwapi eboo na lasima peng'as inche serkali ajurr lelo olan, peyie etumoki taa taata atayioloito ajo kekua masaa nena natii, neeku kesidai ake teneeta oltung'ani eng'iriata amu ebaiki ishiliwa ake kake enkoitoi ake sidai eimieki, peyie etumokini atujurru lelo olan ena kelolan sidan, peyie etumokini naa airriu.

Ore tenakata iyiok naakee kintumia yiook isimui eeh kiomonuu oramatie lesiekunoto eeh matejo itanyamala nindim niwosh esimu , niwoshoki nai eh sirkali nepuonu tesiokunoto nekipuonu naa aretu. Naakee kitumito oshi yiook , kitum oshi ina usaidisi teleleki oleng'.

Ore tenakata chamai ee serikali enaa Inaua Jamii naa kegira aisaidia iltungana . Ore tenakata iltungana morua otabaitie ilarim ntomon onapishana neilep naa keeta oshi iropiani nalaki lelo tung'ana kila baada olapaitin oare nee egira sii Inua Jamii aisaidia tenakata inkera oishin ashu inkera nemieidim intoio enye egira aretu nena kera tonkoitoi kumok. Egira sii ake Inua Jamii aisaidia iltung'ana taruosho. Ore oltung'ani naji laijo taruosho naa kegiraa kuna chamai aisaidia lelo tung'ana.

Ee ore naaji olang'eni naa ilo tung'ani oipang'u naaji nelo meipimi pee eyiolou entiubiotisho enye ee peyie etumoki atayiolo ninye keon enye peyei etumoki atorripo keon ee toomoyiaritin.

Eeh ore ena naa enkias ena eeh olderefai ee olderefai lengarri tenebo olopeny engarri egira naji aimaki esiai etiket ah inchere eeh keiraa neitalaku, neitalakuni eh iropiyani naishaa eh pemelo neitalakuni ropiyani kumok ashu nkuti eeh telelo abiria kake peitalakuni ake nena naanarikino.

Ekairorie kairorie ake esidai, nailejilej najoki pemitoki agoro, amu idimayu ake nikitum enkai kinyang'a tonkolong'i nemelakua.

Ore apa enyamali sapuk oleng' ele sindano apa oboirieki Corona naa emion amu ore apa ineweji nikitudokii naa ining' imion sapuk oleng' naa kejeyu dii ninye apa ineweji nikitudoki nitokii akuu ining' enauri sapuk oleng' tosesen nining' taataa ikaya ampaka rubat neeku ina toroni apa etaa ilo sindano.

eeh ore eninko naa kee ejing naai ake mutandao eeh e e-tax ore taa tinewuei nitumoki atadua eeh erisit, ee naitodolu ajo igira oshi alak nena ropiani te eeh ashu kidung'itoi nena ropiani e kra

Ore enabae nake kitukuj inkera metayioloito atushumaki ate iropiyiani, eton iye akutitik, pee teneponu aku iltung'anak botorok, neyiolo ashu netubulutua tilo kerrerri. Ore si enasiai nashumi ropiyiani tiang, na sidai oleng amu eeku naa iyata yie target nidim nishumaki keon iropiyiani, ore kenya pebau enkata niyieu nai iropiyiani tesiokinoto, na idim ainoto amu idima atushumaki keon iropiyiani tinarishata. Naa sidai si kuna ropiyiani amu miata charges metiu enaa noshi niya benkin nilo ashum tebenki, neeku metii charges pi katukul.

Ore ele na olduka otii daikin, neeku, neetanikita sii eweji naati iltung'ana neeku idim naji ake nilotu ninyang'u entoki niyeu nilo aitumia.

Ore ele naa osokoni ele le cereals, etii nkabilaritin kumok oleng e cereals, enaa irpaek, impoosho, minji, onkulie kumok ake oleng.

Ore nake pibaya sipitali, niking'as oldakitari aikilikwanishore, nikinkilikwan enaa ining'ito kiaya elukunya, nikinkilikwan enaa kekiya, ekiya rubat, enaa gira alopisho, ore taa petimoki oldakitari atayiolo enyamali naba enaa eniata tosesen, netumoki taa nai oldakitari atudu osarge, nelo nelo aipim ilo sarge, netum naa atayiolo atum report, ayiolou ajo kanyioo nikintanyamalta, ah tine taa nelotu ta nai oldakitari atum ajo labda maleria iyata.

eeh ore taata esiai e mpesa naa kee ee eetae entoki naji pochi la biashara ake natii atua mpesa naa indim naai aitumia enaa enkoitoi sidai naidim eeh irkastomani linonok atalakie eeh eimu ake e mpesa, neeku ilo ake ni ni nitau na nintai ina pochi nipik nena amba neeku ekiriwakini ake ropiani eeh eimu mpesa nejing atua taa ilo aini.

Ore tena pisha, naa kitodolu ajo etii ndare, naake etii etae osirua naaketii ekidimata sapuk paaa-ke ore kuna ntare naa kegirae aishoyo, neeku ee ore kuna ntare naa enkabila ooh ntare oshi naatumi tee te Tanzania, neeku kidimayu ake etae osirua neetae iltungana oopuonunui aorikini kuna tare.

Ore teninteng'en oltung'ani enasiai, naa ing'as inye augaki ajo kemaa kebaa endaa nincho kuna kukui inonok, na kesai aja idim aishoo endaa kuna kukui. Matejo idim nincho kuna kukui endaa tedekenya, nincho nai endaa naitosha mpaka ade teipa. Niyiolou si eninkunaki kuna kukui enkare. Peyie melo naji neku kelau kuna kukui enkare, neetae si irkeek oitushulakini naare meok akeduo nena kukui inaare anejia ake etiu, peyie isaidia nibooyo moyiaritin.

Ore ele naa olchampa, itobiraki ele shampa neturi, nepiki ilmutaron, neeku kitodolu ajo egirae aanyu, peepiki dripers peyie etumokini, taata aatipik edaa yeyote nagirae aaun either ilnyanya Sukima, ashu kabej neeku idipaki aitobira ilo shampa.

Ore ena naa irmayai, irmayai eshula irmayai lekienyeji, ole broiler.

Ee mekure asapuk oleng keeya onkera kutitik tolosho le Kenya, enaa pee edumu sirkali eroruata sapuk oleng, isaidia metaa ore taata esiai ontomonok maternity, netaa pesho mekure elaki, nisaidia ina oleng. Ore si esiai e immunisation ashu eudoto onkera, naake kegira sirkali e Kenya anyok eroruata sapuk oleng, ebaiki wuejiting abak inkera, ore si organisations nijo ene Beyond Zero, naiterua apa sirkali naa kegira aas esiai oleng.